takomiten baraki ngalekab ngelelnotet en emetab kenya ngamuni tomo konyorchin kee bik chechang tugk chemokyin kee bichuton chu ingeleldos ko ngamun en tuguk chemonyorchingee amun inyoruu biik cheimuche kobore biik anan oot kochorse ko ibu asenet neoo kongamun en kasishek chemotindo sikopit kimuch kebos ngelelnotoniton koketoret biik en tuguk chemokyinkee amun inyoruu bichuton konyolildos en tugk chechang motindo kazit neyoe amotindo oot kit neimuche kotoretengee kokochin nitok oot kongelel akomanda abakonam boishet nepo chorset anan konam oot boishet nepo ngelenotetneimuche ot kobar biik ko nitok koibukooeti ngelelnotet en emetab kenya akokochi bandap taa kwo ngweny missing ngunon kit neyoche keyai koyoche keker kele kokitoret biik tugul ngo kijanaek chemotindo kaziti keker kele kokikochi kazit neimuche koyai sikopit kotoretenkee ak kosich rapishek cheimuche kotoretngee en sobet nepo nguni amun sobet nepo nguni komokyin kee bik tuguk chechang nguni komiten barak missing olietab sobeti koyoche keker kele kokikochi ichek kazit sikopit kobosen ichek kasarta nekotonomen ngalekab ngelelnotet koik kasaraton neboishen koyoe kasishek cheimuche kotoretngee akotoreten sobet nenywanet

baetab kiagik neterktaat kimuche kenyoru neoo amuni yekakebai kiagik komie yemorchi tuguk ii amun togu kele yonkakimwa kele terkataati kotok kele momuche kororchi kit agetugul koyon komororchi kit agetuguli kimuche kenyorunen kelchinoik chechang ii akoenyunyumindo amuni yekakibai kobiongso kimuche kenyorunen kelchinoiki cheu rapishek cheu chego cheu banyeki cheu manyoek en kechirek amuni tuguchoton kimuche kenyorunen rapishek chechang ii akokararanit sobet kinyoru komonutiet neoo mising yoon kokiker kele kokirib kiagiki en otebet nekararan anan en baet nekararan akeker kele ele iburen kokararan ngunon kimuche kenyorchikee tuguk chechang yoon kokirib ko okot ngaleb arek chemongunen chutoni anan kobitio kobitoss mising yonkokirib amun yoon kokirib kebai komuche kobitio akokon noton komonutiet neoo komuche konyorchikee temindet rapishek oot cheimuche kotoretngee en sobeti akot en somanetab lagokyik kinyoru komonutiet neoo yon kokirib kiagikii yoon kakibai kiagik en baet neama nemororchin kit agetugul kimuche kenyorchi kee tuguk chekiktoretngee chekokimokyikn kee en chongindo agenayebindo kora

sikopit kerib weketab amitwokik chebo kiakik koyoche keker kele ele kindechin amitwokik kiagik keker kele yoton kokotililit yoche keker kele kotuguli kibuch yotoni amot kindechi kiagik eleruitos amitwokik yoche keker kele kokisibto sieleomen amitwokiki koelemoruitos amun ole koruitosi komuch kokowechowech yoton koyoche keker kele kokisibto kopa olda age asikopit kibaen yoton kora koyche keker kele chito neboe kiagik koyche kotililil chichoton yoche koker kole kamwetkee ako tilil kitetugul sikopit komowech kiagik anan komowech amitwokik chepo kiagik kora koyoche keker kele tuguk chekiboishen kigochinen kiagik amitwokiki koyoche kotililen tuguchoton yoche keker kele kokiun komie ak kiun komie sikopitkomotiny simto aketugul kogonu nitokany kotililekitun amitwokichoton bo kiagik amun ngomurekitun tuguk chekeibeni komuche kowech noton amitwokik chepo kiagik kora koyoche keker kele kokiun tuguchoton kotugul yonkokotwoeni keker kele kokiun sipokekonori sikopit komomurekitun akoron kora kipo kikochineni kotililen sikopit koribok amitwokik chepo kiagik kimuche any kebos murinotoni keboishen keker kele kotililit kiagetugul nekeboishen keboen kiagik